Wach manyien masewinjo e ndalogi kendo mayudo kamit en ni, nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok kuom jowagunda, Piny Kenya osebedo kadhialo odiochieng'no iga ka iga tarik achiel dwe mara auchiel kendo mar dwe mar auchiel mane wachakoni, piny Kenya nyicha odhialo higni prauchiel ga ariyo nayaka negi yud thuolo mar tayore kendgi giwuon. To gimamit ewachno enni, nyasi mosebed gibago epacho kae. Onge nyasi moro amora manoseting' motere engewenge ma Nyanza ekaontis mantiere kaluo kono onge mane osetim itimogi mana ekaonti manairobi gi mamoko mopogore opogorego. To kuom odiochieng' mokuongo kuom tielo mokuongo jatend piny Wiliam Samoei Ruto okawo nyasi mar prauchielgi ariyo mar dhialo odiechieng' mane piny Kenya oyudo loch kowuok kuom jowagunda. Keno oting'o motero egwenge manyanza modhi otime elap mar Raila Amollo Odinga stadium eyi kaonti ma omabei en gima lich ahinya.

Wach manyien mowuok machiegni maneno komako wang'a en ute manengo gi oyueyo kata ute manengogi ofuong'ore. Mae en bende chenro mane ochagkgi jatend piny William Samoei Ruto kane odonje etelo. Mae en achiel kuom ajenda mage mane entiere godo nodwa nenoni oganda mawuok kuonde mangima ongowore ma ok ginyal yudo kaka gi dhi oko matin oko maduong' ginyiewo gitiyogi kasuku gitiyo gi jwenlni odake e oot mantiere gi choo nitieregi jikon nitieregi gimora amora eiye. Oganda modhuro ne pingo wachno kendo negi neno kaka negineno jatend piny kaka en ng'ama jamayati ng'ama jawuoro dwa yako lopegi. To nyaka ne ochak sidho ayanga ute mosebedi kigero. Utego oger mabeyo gingi gimoro amora rangi owichgi maber onge gima gionge godo nengogi bende ofuong'ore kaka ne owachono. Oganda mosedake eiye omor ochiwo lipot maber. Ema omiyo iwachoni kapok ipingo gimoro kuong ing'iyane mondi ine gigo beyo kendo omako dhoga.

Thuond weche makawuono yudore e weche manyien en ni, nonro pod medo dhi mbele e wi nono nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka achije maromo adek osewe thuolo to moko maromo abich to osendhi kapod imed da dhoggi mondo omi gichiw nonro matut e wi nek makamano. Wach machielo kendo makawuono oloso thuond weche en ni jatend piny William Samoei Ruto ochiwo singo ne oganda mawuok e kaonti ma Siaya kendo osingonegi ni odhitimo dongruok e kaonti ma Siaya. Machielo kendo makawuono oloso thuond weche en ni sirikal oyawo ayanga chenro mar ndikruok e tije mar kor gwenge mabende otis ni kazi mtaani, ndikruok makamano koro osechako dhi mbele kendo oganda nyalo chako ndikore kendo.

Egino mabiro epacha seche maneno gini enni, mae en okumba mabende geto rito jopur ka okalo kuom masira kata midhiero mathobiroga apoya maok oduong'o odi. Midhiero kaka lokruok mar kor lwasi machielo kendo en koth maburore mabende kelo oula mang'eny oula ywero cham keth puothe dhi godo. Machielo kendo en oro ma oro makochakore to ok rum mamiyo cham tuo epuodho cham kethore ok nyal kata mana dongo maber. Koro gigo mabiro apoya kajapur kata japith ok obedo moritore kata ok oikore mar geng'ogi. Mane ekama koro okumba mar pur biro to geng'ogie. Biro konyogi mondo mi kagi yudo lal moro amora timiyogi pesa maginyalo dok gi nyiewo godo kodhi gichak gipitho kendo kata ginyalo yaro godo pur margi ginyalo yaro godo puothegi mondo gimed puro puothe madongo dongo.

Weche matut manyien mag seche adek mokalo eneshon midia enni, Gavana ma Siaya James Orengo kawuono omako wuoth achiel kachiel kendo dhi nyaka kar jot mar ker kata jatend piny Wiliam Samoei Ruto kendo odhi yango chung'ne manyien kawuono. Kalureni osebedo kaopingo sirikal ok osebedo kosiro lwedo sirkal mar broad based government nyaka nechake. Osebedo kokwede to odiechieng' makawuono ochako wuoth modhi ir ker achiel kachiel mobedo piny kendo okawo chung'ne manyien odiechieng kawuono. Machielo enni jago ma bende osebedo ng'ano maduong' kata e opara mambele mar kwedo sirikal osebedo ka okwedo sirikal egimoro amora motimo Robert Alai kawuono bende owachoni Ruto mano ma ker mar piny osebedo katimo tich maber ahinya manyisoni nitiere kaka weche osebedo kalokore kendo embe machiegni kaka osechako pako tend Ruto obiro mana donje.

Ber ma wayudo kinde ma wagero olalo e puodho en niya, pi ka ogudore e puodho cham oknyal timo maber kar mondo cham bed marambulu to chma dong maber, to chma bed ka nitie gi ngima maber cham pichni ka ia gi maber to ineno ka lombo wang', cham lokore mana ma ratong' e puodho kendo gichako mana tuo, githirno ok gidongi. Koro kise kinde ma igero olalo, olalo biro geng'o pi mantie e bathe nyakuny chiel ok nyal duogo nyaka e puodho, kendo kigolo pi, ichodho pi manie puodho tiolo badhe kami gere e olalo, ineno ka koro pi no yudo wang'e. Kata ne ogudore to omol ka oyudo wang'e. Onyalo mol ka odhi e aora, omol kodhi e pap piny kono to oweyo ne puodho owene puodho thuolo mar dongo. Kendo owene oduma kata ka en ang'o mipidho e puodho, obed cham mane ma ipidho e puodho owene thuolo mar yudo mbolea maber, mar yudo chieng' ma odwaro nikech ka otuo, ka lo otuo eka chma bende koro nya dongo maber.

Ne jagono madwa ndikore kaka jakanyo kata jakanyo mar kanyakla mar udi manengogi oyweyo. Ka ingi sime madhie mbui to idhie mbui miluongini boma yangu to ichako ndikori kaka jakanyo. To kiongiegi gi simno ingi sim midiyo tidiyo sulwe aboro adek ariyo ngas tioro. Kiseoro toduokoni. To nitie penjo manyaka penji kanyo miket nyaka pichani iluongi dho ngere ni profile ikriet profile mari. Koro iloso profilenino maber kiseloso mitieko to nyaka ibedgi pesani empesa kisebedogi pesa empesa nikech nitie pesa moro manyaka iketi nyaka ideposit tideposit pesano kidedosit pesano modhi to okeloni penjo penjni idwaro oot marom nade?, mangi rum achiel rum ariyo rum adek kidwaro studio. Idwaro maongegi rum to iyieroni idwaro mane. Kiseyiero to odwokoni penjo ni idware kanye. Kidwaro Mukuru kwa njenga kidwaro kibira kidwaro kanye iyiero. Kiseyiero mano tokoro oot kama idhi miyie kata oot midhi yudo luoreni ji adi madware to ingi dhano marom nade eodi kae. Topesa mane iketocha torom nade. Koro ing'iyo pesago koromoregi ka kagima gidwaro oromoregi gi pesa gi kaka imbe gik penjo manopenji tiduoko ekinde mane indikori timiyi oot manengone oyueyo

Pile pile ka ing'iyo kwonde manyalo ji ni piny gik mang'eny mok ginyal yudo. Nyathi kata pok noneno computer okia kata ni chal nade. Koro inenoka pesa en midhiero maduong' ma osebedo kokwakogi magi kadhe. Kinyalo migi pesa to gi nyiewogo gigo magi dwaro. Onge pogruok madhi bedo kuonde manyalo ji ni piny to gi gweng'gi iyudo ka koro gichalre kendo gi romre nyithindo bende koro romre. Koro kinde masirikal ee sirikal golo pesa ma idhi chwal godo chenro mar IECD.Iyudoka nyithindo mantiere egwenge lony magintiere godo somo magi giseyudo.Ng'eyo magintiere godo etiyogi masindego ekaka nyithindo bende mayutogi nitiere epiny kopog pesagi maromre, toter mondo mi osir chenro ma ochakno onge nyathi ma idhi we chien nyithindo te dhi bedo maromre nikech puonj ma mamokoka yudo e gwenge emaginbe giyudo egwenge koni nikech pesa magidwaro omenda magidwaro gi yoo magidwaro opognegi marom kendo gitimo gigo magidwaro kaka esama gidwaro kendo mowinjore.

En miriambo ka ang'ne awachni jopuonj duto epiny Kenya osemanore maber mar tiyo kod gige somo manyasani. Nitiere jopuonj moko ma kuonde mane giyude etiegruok notimone gi tiegruok kane pod wantiere ekit somo mar aboro ang'wen ang'wen. To mondo mi ochak oyud pesa mondo odogie e mbalariany kata odogi kuonde lewdogi kata kunde tiegruok kata kama notime tiegruokno mondo mi otiege eyo mar eweche mag sibisigi obedo chandruok. Koro inenoka jopuonj masomo ekinde masanigi kata jopuonjre mantiere embalariany totimo weche mag puonj iyudo kasani mondo mi gitim chenro moro machon mar aboro ang'wen ang'wencha sani gitimo sibisi. Koro kotieko totere eskul opuonjo maber to makaka mondo mi oyud pesa kata samoro kata tijno kende pokno yudo owinjo awinja tich ang'ne odog eskul nade mondo mi odhi osom. Koro en miriambo kowachoni jopuonj duto osemanore maber pok gimannre. Sirikal one kaka konyo mago mapokno yudo tiegruok mondo mi omigi tich giyud kaka ginya konyore.